Ma en yoo mar twoyo ring'o kwong'o ring'o en yoo machon en yoo machon mar rito ringo moriwo golo muya man e ring'o ma thothne tiyo kod chieng, yamo, muya kata liet matin mar gengo dondruok mar bacteria kod kinde mang'eny bang' keto chumbi kata keto gik moko e ring'o mondo omed ng'wej ring'o mondo kik okethre mondo ogeng' ringo ma ok okethre kuom thuolo malach.

Mond ipuonj ng'ato kaka onego orit lum, lere ni nyaka ong'e ni lum no otwo maber nyaka bed gi pi morom fifteen to tweny percent mondo kik owang' kendo kik owang' gi wegi. Kaeto oket gi piny ka gitiyo gi pallet kata kama oting're malo kama yamo donjoe maber kendo manigi geng'ruok kaka ot matin mar lum kata e buo lum mar ng'injo. Bales machon nyaka nyim mondo otigo ng'iyo kinde ka kinde mondo ine ni nitie liet, ng'ich kata ranyisi ma ketho. Kendo kinde duto timo puonjruok mar ting'o kendo keto gik moko e wi lum maber mondo orit lum kod ng'at ma oting'o lum.